Gik mako mbui gin kaka tiktok, ma formerly chon ne iluongo ni Twitter kod facebuk ema government piny owacho tiyo go epuonjo jopiny pause.

Giketo tudruok gi pinje maoko kama ng'ato nyalo uso kata ngiew pes eyore ma opogore opogore

Prince Hinda, Emma Jalamo kod Odongo Swag , mago e jower adek ma osee idho malo.

Ber mondo omi odhiye pim mar osuptal e kinde mamiyo pek mondo ong'iwa kaka nyathi onindo, kaka nyathi dongo gi tuoche mamiyo nyalo bedo godo, manyalo mono nyathi dongo maber. Koro ber mondo omi ong'e chalne kodhi e osuptal nikech tuoche mipimogo bende beyo te. Koro ber mondo ong'i mondo omi ong'ego ngima nyathi kaka nyathi entie e ich, mana kaka ibiro ng'e ngimane sama ose nyuole, itere i klinik.

Inyalo jiwo ng'ama miyo mondo odhi osuptal, ochiw ne nyathi. Oter nyathi e klinik mondo oyud sindene duto monego nyathi oyudi. LKa giwuoyo kode, ka gipuonje, imiye puonj makare e ber mar dhi klinik, gi yudo thieth makare kaka ng'aa miyo sama odhodho nyathine mondo okony nyathi kik gam tuoche mang'eny. Koro puonjno ema e gima jothieth nyalo timo mondo ojiw go nyathi, okony ng'ama miyo kod nyathine sama osenyuole.